Rĩrĩa mbeũ njĩthĩ, yathiĩ kambĩ-inĩ gũbundithio ũrĩa ĩgũ code i, nĩ ĩgĩaga na ũgĩ, tondũ nĩ ĩcemanagia na andũ arĩa mamataraga, makamera ũrĩa mabatiĩ gũĩka. Ningĩ kũĩ andũ angĩ mamathomithagia, okorwo tuge nĩ, okorwo nĩ practical makona ũrĩa ciĩkagwo, makagĩa nginya na ũgĩ, makahota nginya kũingĩria hakiri-inĩ cia makona ũcio ti ũndũ mũritũ mangĩhota gũĩka. Na ũguo meka ũguo, makohota, makagĩa na ũgĩ atĩ, o kawĩra kangĩyumĩria o hĩndĩ yothe, nomahote kũingĩra na marute ũrĩa kwagĩrĩire.

Harĩ gĩthomo-inĩ kĩa digital, harĩ gĩthomo-inĩ kĩa CBC, nĩkũrĩ arutwo marathoma na okorwo nĩ laptop na magathomithio nĩ arimũ ao, oũrĩa megũtũmĩra laptop icio, rĩu ũgakora tũgĩthiĩ nakũu gabere-inĩ, arutwo aingĩ nĩmagakorwo tarĩngĩ mathomete ũhoro wa kompiuta, makamenya ũrĩa megũtũmĩra kompiuta kuuma orĩrĩa marĩ o ciana, ciana nini, ũndũ ũcio ũkamateithia tondũ tuge tondũ arutwo arĩa marathiĩ nambere namathomo tondũ CBC ĩratwarithania na mwana kũringana na kĩrĩa arahota mũno, harĩa arĩa makahota gũthoma ũhoro wa kompiuta nĩ magateithĩka na kũu gabere-inĩ, wega tondũ nĩmagakorwo na ũgĩ wa kũigana.

Njĩra ĩrĩa ĩrahũthĩka ihinda-inĩ rĩrĩ gũkinyĩra riboti cia ũrĩa indo iragayanwo gĩcigo-inĩ gĩakwa, andũ nĩ marathiĩ ma magetha okorwo nĩ njanji, ũrĩa kana andũ magathiĩ igoti-inĩ, makandĩkithia ndo ũrĩa kũringana na ũrĩa indo ciagayanĩtwo, rĩu mathiĩ hau he karatathi karĩa gakoragwo kandĩkĩtwo, kũringana noria indo cia gayanĩtwo, na gagatigwo kũu, na karĩa okorwo hekangĩ, karĩa makuire ma nĩ gakoragwo, maratathi macio nĩ makoragwo na mũhũri, makuonania nĩ maratathi mamaa, na omaratathi macio nĩ makoragwo mekĩrĩtwo mũhũri, kana o kĩrore kĩa mũndũ, nĩ getha kuonania hĩndĩ ĩyo nĩ etĩkĩrĩte ũrĩa kũringana na ũrĩa indo cia gayanĩtwo,

Thirikari nĩ ĩhũthĩtie maratathi marĩa maihũragio, nĩguo mũndũ athiĩ Amerika, na ĩkĩte ũguo na kũrehe okorwo nĩ harĩa mũndũ aihũragĩria online, ũkaihũrĩria okorwo nĩ thimũ-inĩ maratathi macio, ũkaihũria kũringana na kũrĩa, ũrĩa ũrorio na thimu noĩgĩkorwo nĩ ĩkũheyaga okorwo nĩ, ũhũthũ kũringana na thauti ĩrĩa ũraigua, ũkaihũria wega, ningĩ okorwo nĩ kũrĩha, ũkarĩhĩra o hau thimu-inĩ, marĩhi marĩa marenda kũrĩhwo, ũkĩenda kũrĩhwo ũkahũthia mĩtaratara ta ya marũgendo manene kuuma haha tagũthiĩ okorwo nĩ kũu kwa ndege, wabici-inĩ cia kũu kwa ndege, ningĩ nĩ kahoragwo na namba ĩrĩa ya thimũ ĩrĩa mũndũ angĩigua hena ũritũ no ahũre, nĩgetha gũteithĩrĩrio ũrĩa arenda.

Arũme a Thamburu, meyohaga cuka ũrĩa ũkoragwo ũtiganĩte na marangi, makeyoha njohero-inĩ, ũkoragwo ũgerete haha kuuma kĩande-inĩ kũharũrũka, no andũ ta, andũ aya mwĩkĩrĩre wa tuge Rendile, ũkoragwo wĩ wĩ ngothi, kana ngothi cia nyamũ, cia nyamũ, no ũkore mekĩrĩte okorwo nĩ ngothi ya ng'ombe ũguo, okorwo nĩ ngothi ya mbũri, ũguo nĩguo mĩkĩrĩre yao ĩkoragwo ĩtiganĩte.